Ũyũ nĩ mũrĩmi ũramunya riya na ararora mũgũnda wake ũrĩa ũhana kana mĩmera ĩyo nĩgĩte tũgunyũ na tũtambi amenye nĩkĩĩ akũhota gũitĩrĩria nĩgetha cithire ciothe.

Umuthĩ mũtongoria wa bũrũri auma kaũntĩ ya Gĩthumo, na nĩ tondũ wa gucerehekea mũthenya wa rũciũ, na marĩtwa marĩa arerwo nĩ agũthiĩ o rita rĩmwe tu.

Nĩ macenjetie athomi ao a mohoro. Magacoka makarehe ũhoro wa maũndũ marĩa marahanĩka. Makarehe thĩ~inĩ wa tũtũra tũnini na makarehe bũrũri wothe.

Maugire mweri ũyũ ũngĩ turathiĩ wa gatandatũ ũgũkorwo na heho nyingĩ na gũkorwo na thatũ. Na andũ memenyerere nĩ tondũ wa homa ĩrĩa yũkaga. Ona mĩmera nayo ĩrorwo na ĩkĩrwo ndawa ya kũgiranĩrĩria na heho.

Ndamba ndagĩa kĩeha ndona ũrĩa mwana ũyũ agĩte na mathĩna maingĩ mũno makĩria. Tondũ ndararĩa irio iria ciramũteithia mwĩrĩ na agakorwo atanyũĩte ndawa cia kũĩgiranĩrĩa na igunyũ na njoka. Agacoka agakorwo agĩthithina mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ mũhũtu.